Eng' pikchaini komi mauwek cheterter mi mauwek chelelach mi chebusali mi akot Che pink kora komi biik chemi orit yuto abwoti ale biik cheyoei boishet eng' orit yuto toku kole uu ni kampunitab mauwek nitok apwoti ale mauwe chuto komochei sikeip kealda koba bitonin anan keoldoji tumwek cheterter

Eng' pikchaini komito biik chechang' bichotok komi alak chemi melit komi alak chemi sang' nebo melit toku kole bichu komi koromei injirenik injirenik chekakonyor kochang' mising' apwoti ale mochei sikoib ichek kobo siro sinyikwalda njirenichuto

Eng pichaini mito lorisiek che bunei oret. Oranitok kotagu kole ya mising amun mi agot lorit negagobut eng oranitok. Magararan kebunei oratinwek cheu chuto amumuch inyoru nyasutietab oret. Kit ne mile biich eng pichaini ko barabaret neya ago tagobunei karisiek.

Eng pichaini komi kitunguik che chang mising. Biik che chang kochamei kitunguichuto mugulen ii kosuse amitwogik kwai cheterter. Bo kamanut igolchige chi kitunguik che mugulen asi kopit ii inyorchige chepkondok ndealde.

Eng Yu komito chapuk che ter ter iboru kole yutok yu ko kap takataka amun kikituyo tukuk che chang chekikiwirta ako yutok po kap takataka komito mauyat nekimong nepo sunflower mauandanoto nemilepich eng pichait nekimong eng katikati nepo kap takataka.

Akure tupchonoto nyu konyo konyekengalal eng ui korok alechi kwaro ale kokomeny missing en besendo aarorchi alei makararan kemeny eng besendo amun tuun kokoini koimutik missing korok alechi kora koser badgetit ap tukuk chi sikopit koistoeke besendo.

Eng pichait ni komi ngororik chemi koaketsot bo komonut missing keribei ngororik kingobo tai ayoki ane ngororik ko olekiamite sukul nebo primary ole kocham koyokto sikiik chu nyarip ngororik.

Eng yu komi ketiikab indisik che kigigol. Yo imache inet chito tuguk che kigoldai ketiikab indisik ii, ilenchini, kobal kepenet korok, ne ma mining. Korok ii, koip indisiot keny ii konyogonde kepenonotok ak konde nyungunyek, kora konde kora keturek barak ak kotarchi beek.

Eng pichaini komi lagokab sugul che kitebi eng ingwony eng sang. Kora komi kanetindet, netononi. Tagu kole kanetindonito komi koneti lagochu eng sang. Ugele kanetindoni koneti lagochu ngalekab kolset anan ko temisiet.